kore shi anaa siai tenkop najii samburu north naa keikinii akee, naa tankarakee mikiata shii yooh nchan kitok nikindim aitumiai atuturie lchampai atuun ndaa tenkop. Naaku inia tokii metaa koree anaa siai nikidolitaa taata tenee naa keikinii akee teinia kop

kore duo neikokonii teneitibirii anaa siai nadolitaa taata tenee naa teneibokii nkaree ee nchan kore shii nkataa nashaa nchan keidimii noturii silankonii tankarakee koloo shii inia aree anangarii tee seriak naaku koree pooturi silankonii neibooyo inia aree neitumiarii inia aree aitubuluu ndaa te nkop

kore ntokii nadamuu tanadol anaa bai tenee naasitai naa mbai anaa naisaidia ndaa naitubuluakii ewon eraa kinii tanaa te nasarinii keisaidia aishoo loip metaa motoi nkop naitubulunyekii inia daa neisaidia akee inia daa aret tanaa aret inia daa motubulai abakii nkataa nairewaa ndamaa pemeishunyee nkaree taatua nkop tanaa taaatua nkulipoo neret inia daa motubulai mperot pookin nemeatai nchan tanaa sii mperot nemeatai nkaree napikii inia daah mparii pookin

kore sababu paanyor tanaa sii pamanyor ana bai naa kalimu ajo anyo pamanyor mara duo manyor ana bai amu kanyor duo ninye kakee kore tenkop natii naa mukutum shi nchan sapuk naidim ateretoo ana bai mataaz tanaa sii matonyor naaku kore tangarakee inia mikiaz shi ana bai oleng tenkop nikitii tonkulipoo nikitii naa tankarake mikinyor tankarake mikiata nchan naidim atereto ana daa motubulu tolapatin pookin loyarii nobulu tanaa sii pooku aitabaki nkataa naitaini ninye telshampa

kore mbai nagiraa aasayuu naa ntomononii inia naipashitaa loipashii nayietuu nkaree taatua nkop namatii. Naaku laipashii loo loitibirunii shi sansanaa teidia kop ee nothern Kenya tanaa sii samburu turkana marsabit eesai mbaa natuwaa kunaa tooh nkopii nemetii nkaree namati tanaa sii nkopii naadua nkaree natii naaku keikinii nkaree naaku keisaidiaritaa keipashitaa ana tomononii loipashi pootum nkaree nawok

Kore ana bai nadolita tene naa kanyorr nanu ninye naa tangarakee kore nturore endaa naitubuluni tenkop naa keisaidia yioo nkata, keisaidia yioo aisho yioo ndaa abaki nemeisho yioo suom nikibarita. Naaku keikash duo ninye tembata esuom neisaidia sii yioo pikiramat suom ang' tenebo nunkutubulu sii ndaa teinia kataa.

kore anaa siai tomurua naingua nanuu naa kore shi ninyee, kore shi inia murua naingua samburu North naa kore shi teinia murua tankarakee mikiata duo nchan kitok naitemuu aitubuluu ndaa tonkop mpaka nokuu tanaa sii nebayaa nkataa nikinyaa naaku kore shi kitekuu nkaree narukoo te seriak teneshaa nchan tanaa sii nkariak narukoo, teneshaa nchan nukutur silankonii nukumbokuu tanaa sii nikitekuu inia aree metijingaa nenia silangonii, kore tonoguar nchan tanaa sii tankataa elamei nukuntumia inia aree awok tanaa abukokii inia daa nauno peisaidia ninchee motubulai neret ninchee mpakaa nokuu.

kore duo ninko piisom ltungana peeyolou anaa siai naa puuntur ninshe tenguruupi eltungana loikash nuturokii ninshee nkulipo tanaa sii lshampaa nintodol ninshe ana siai motodua tenkonyek nilikii retetoo yenaa siai tonoloo ana daa nokuu tanaa sii nopukuu aret ninshe nintodol ninshe meteyoloo neikoni peasi ana siai aashu aitodol ninshe tonkonyek enyanaa motodua ninsho ninshe metaasa teneboo oiyee meteyoloo nilikii msaada nayau ana siai teneloo inia daa neakuu tayari neikoo peisaidia ninshee motumo ndaa tanaa sii meteretoo inia daa tebiasharani enshee

Kore mbata naitiship tanaa siai naa keisaidia kuna paipi ayetu nkare tengoji nalakwa tanaa te seriak tanaa sii temugurii nalakwaa neyetuu neitabakii lshampa tanaa sii nkulipo natuturoki peebukokini ndaa nauno, tanaa sii ndaa naitubuluaki neisaidia ninshe aitubulu tanaa sii aret metubuluu abaki tengamata nemeatai nchan naisaidia inia daa metubulu naaku kore shi nkata kitok, keisaidia ndaa naitubuluni tonkulipoo nemeti nchan kitok naidim aitubulu inia daa mpaka nokuu naaku kore ana siai keisupat ninyee tonkulipoo nemetii nchan kitok naidim lorere aitegemeai.

kore nkolon nataasa anaa siai naa apaa 2022,tanaa sii keasai shaake anaa siai mperot kumoo tankarakee tankataa namwai som pookin tanaa sii tankataa nikiamua yooh ainyangii som nikiramatitaa ldawaa tanaa sii remoree. Naaku kore shi nkataa nikirem som tanaa sii nkataa najoo sirkali keishorii som ldawaa naa nkataa natii moyanitin ee som nkop naaku keisaidia nenia som poomotum inia moyan tanaa sii tanaa peisaidia namoyaa peishiu naaku kore anaa keisaidia inia som meishorii tanaa ldawaa le nkutuk tanaa sii remoree ldawaa loremii som teinia nghamataa

keisupat piyas tanaa sii piintuk ndaa nintubulua tenkop tanaa sii nenia benee nayerii ewon etuu iyer. naa kore sababu naa keidim naa kore nenia pukaa naa keichafui naa kore tanaa keichapuu indim nutum moyanitin enkoshua kumoo naidim nikintomwai yie teinia nghamataa naaku keisupat metaa kore ewon etuu iyer mpuka nintaiyaa te lshampaa nintuk ninshee tankaree supat metaa metiii petaa mutum nenia moyanitin keisaidia nenia inia kutukotoo biotishoo ee sesenii lang.

kore neikoni peetumi ana bai naa tonoturi nkulipo supati natii nchan tanaa sii nkulipoo niata nkaree supat nuun kulo paeg tenenia kulipoo kore piwun leloo paeg niendelea apik nkare tanaa tankataa nara inia shan kinii nubukokii ninshe nkare tesilankoni tanaa sii te seriak meisaidiai leloo paeg metubulu mpaka nebakii ngamataa nadungii leloo paeg tanaa sii ngamata nakuu leloo paeg metabaki nenyai ninshe tanaa sii ngataa naitaini ninshe telshampai anya tanaa sii aasishere lkulie siatin kumok.

keikumoo nkolongii nataasa anaa siai naa kataasa anaa siai kutokaa araa nkerai te sukuul tankarakee kore apaa sukuul natii kuanzia primari mpakaa sekondari naa keasii nturoree eee lshampai naa kore tenenia sukuuli pookin ketilikakii yooh tanaa sii keisomakii yooh agriculture naisaidia yooh to nturoree mateyoloo nturoree ee lshampai tanaa sii kimpalilia ndaai ndakin tanaa nenia dakin naunoo to nkulupoo tanaa sii awun ninchee amu kore nenia dakin naa keisaidia yooh abakii to sukuul tanabakii nkataa nakuu meitakii yooh ndaa nikinyaa apaa yooh tenenia sukuuli naaku kore nkataa kitok keisaidiatee yooh nenia dakin naaku inia tokii metaa kore tenenia sukuuli korurii lshampai tanaa sii awun ndakin naisaidia yooh

kore ntokii nagiraa aasai taata naa ntitoo natii nkeper ee lkeni lonyorii adunguu mbenee adungokii som. Kore shi anaa bai keasai shii tankataa elameyuu tanaa sii tenkataa nemeatai nchan, tanaa sii nkataa nemeatai nkujit naakeatai lkeek tenenia kulipoo lonyorujuu tankataa elameyii naa kore kedir ltunganak adunguu mbenee adungokii som metamaa. Naaku kore inia titoo ketii ninyee nkeper eiloo kenii adunguu mbenee nanyaa som tonkop, tanaa sii adungokii nkishuu ntaree tanaa sii nkulie som, metamaa nenia benee tankataa nemeatai nchan tanaa sii tankataa elameyii.

kore ntoki nadamu tanaa sii ntokii nadol tanadol anaa naa ntomononii inia nalepitoo nkinee netii sii lkuo lenyee inie kore inia bai naa ramat te nkop nikimanya tanaa sii tonkulipoo nikimanyaa amu kore som ninyee ntokii nikintegemea yooh tanaa sii ninchee nkunei aang nikirut yooh kila siku alep alepuu kulee nikimat tanaa sii alepuu nenia kulee nikisirie majanii teinia kataa naaku kore sii inia keisaidia sii som teinia ramat supat neisaidia sii yooh amu ninchee sii kurut yooh pukutum ndaa

kore mbai nagiraa aasai tenee naa ltunganaa kuloo longoritoo nkiteng, meitai lodoo lomatii kore shii tonkulupoo aang naa nghai rutoree abakii inia eee som, kore lodoo naa ndaa naisaidia yooh naa kore abakii te somii keisaidia ninyee to moyanitin, naaku kore lodoo keisaidia yooh tankataa nemeatai kulee naitemuu duake yooh tanaaa sii nkataa nimikiata ng'hai daa nikinyaa, naaku keisidia yooh som nkataa pookin te nkataa ee nkolong te nkataa ee larii oo tankataa eee lamei. Amu kore tankataa nimikiata ng'hai daa tana sii nimikiataa kulee nukungor nongorii som meitai lodoo nikimat nukupuo, tanaa sii kore nkataa naatai kulee tanaa nkataa naatai ng'hai daa mongorii som.

kore ninko piisom ltungana meteyolo ana siai naa tinituroki ninshe lshampa nintaki nkare naisaidia peyie eunii iloo shampaa nilikii retetoo einia daah teneuni tenkop aitubuluu eraa kinii mpaka metaa sapuk mpaka neyai aituibulu tankai nghojii nebulunyee mpaka nokuu ore ninko piisom ltungana meteyoloo inia siai naa nipik ninshe nguruupi nintodol ninshee lo kazii katukul meteyolo ninshe neiko tenangasuu nkata ekwee nisom abaki ninshe nkatitin natuwaa kumoo meteyelotoo ninshe neibug iloo siai metaa keidim neaz mitii yie inie nghojii

kore ntoki nadamu tanadol ana siai naa moyan anaa enkutuk naibung shi suom aa kore shi nkataa kitok neibung nkineji tanaa nkuo kunini ekineji kore shi ana bai naa tanaa si ana moyan kerasu shi nkata kitok nkuo kunini nkata tenesha naa kore shi ntoki naitarasu ninshe ana moyan naa lowarak tanaa sii sapai tenesha nchan nebuku era kinii kore sii nghai toki sapai tenepuo suom adaa neponuu eata ana sapai tanaa sii eibunga ana sapai naitarasuu kuna kuo kunini.

Kore ana bai nati enee naa kotumii ninyee aa kore taashi nkata kitok keitumiari lchonitoo lesuom tanaa lchonito lenkera nkataa kitok tanaa sii lenkinejii tanaa sii lenkishu arip kuloo benia loitumiari anapie ntokitin Kore taatua yooh meitoki shi meitumiari te suomii Kore tenee Suomi tanaa sii teneyengii suomii meiturari ilo shonii amu keitumiari arip lbenia loitumiari sii apik ntokitin tanaa sii loitibirieki malasin naapiki ndaa tanaa naapiki nkulie tokitin duake anapie nkataa pookin tanaa sii tonkulie tokitin entasimii tanaa sii aitumia te ntasimi supatii nayeri neitumiari duake nghai katai naaku meitoki kelelek ana bai ntumoto

kore ntokii nagiraa aasai tenee naa naishoo anaa ee lotoroo, kore lotoroo naa nghai somii otokii ake inia ee soroo naa kore shi keitubulunii lotoro tanaa sii keitibirunii nkidongii ee lotoroo nepikii seriak nghojii nejii netii lotoroo meitai naishoo naa koree pootumii inia aishoo keitumiarii ninshee inia aishoo anyaa tanaa sii aitibirie nkulie tokitin tanaa abakii lmaratinanii tanaa sii amir inia aishoo notumii silinkinii naisaidia ltunganaa naaku kore anaa aishoo keitumiariii ninyee tesiatin kumoo duakee nkataa naatai naa keisaidia sii abakii ninshee lotoroo lkeek.

kore anaa naa ldawaa lee suom kore alee dawaa keisaidia suom nkataa namoyaa tanaa sii nkata nemeisupatii sesenii kore etuu nejaa kore duo nkataa abaki nemedaa suomi tankarakee moyan natii atua sesen tanaa sii natii atua nkirii keisaidia alee dawaa aitai inia moyan tanaa sii aishiunyee inia moyan kore sii keisaidia anaa moyan suom te mbitishoo ee sesenii lenchee metaa kepiruu abakii som notum nkirii supatii nemetii moiyan naisaidia ltungana abaki tenenyaa nesapukuu abakii suom atum seseni supati lemetii moiyan nepiruu tenemat alee dawaa

kore mbaa, mbai nagiraa aasai tenee naa ltunganaa kuloo lotii atua nkaree nerautaa melii enchee kore mbaa nagiraa aasai tenee naa keidim naa kore kuloo tunganaa keshomoo duo ninjee aiyaa sinkirii taatua nkaree tenkijii ee teidie nghojii naa kore abakii inia naa ramat inia toltunganaa lomanyaa nkoloo nkaree naaku keisaidia kore peibung ninshee lolo sinkirii keisaidia abakii ninshee peenya lolo sinkirii atuwaa ndaa tanaa sii peemir lolo sinkirii pootum ropiyani naisaidia ninshee te shughulinii enchee ee kawaida emaishaa tanaa sii keitumiarii inia melii apoiyee nghojitin kumoo taatua nkaree tanaa sii alang likai okun le nkaree lemeidim ltunganii atalangaa te nkejuu

Kore ana bayi naa lmpaek kulo lotiaki te lchaamba eoto. Kore ana bayi kotuum ninye te neunii lmpaek te lchaamba supat lotii lchaan etibirakii. Nesham sii aitubulu lolo mpaek. Kore lmpaek lotuwuechi tanaa ena ndaa natubulee meeta nchetuu. Keshaam sii nkooji supaat nemitii nkaree, nemeirobi sii oleng nameirewua sii oleng. Tonounoki nepaliari aitei ndeeti meeta noobokini sii ldewa meeta kore lolo mpaek kore kooutum ninchee afya supaat neipiru neaku sapuk. Nemeetai louoru enya neibuluu ninchee aaku supaati neeku sapukii.

kore anaa abilaa ekunaa malii naa kanyor tankarakee kore ninchee tonounii te nkop naa keyaa mudaa naraa kinii pooku kore tonkulipoo nemetii nchan kitok kesekuu ninchee akuu tanaa sii abuluu notum lghanayoo teinia kinii kataa oinia shan nobulu ninshee nokuu nebakii nkataa nadungii tanaa ebakii nkataa naitainii talshampaa naaku kore naaku kore ninshee keisaidia ninshee oleng tonkulipoo nemetii nchan kitok naitegemearii mpakaa mooto

kore ninko piisome eltungana peeyolou anaa siai naa tiniyau nkera naidipaa suukul tanaa sii natii sukuul nayelewaa ninchee haraka nilikii ninchee tanaa sii nisom ninchee poopuo ninchee aliki ltunganaa to nkutukee naelewaa nopuoi aitodol ninchee tenenia kulipoo enchee aturokii nelikinii ninshee neikonii peitubulunii inia daa oo neikunii peitunzai mpakaa nobuluu ninchee tanaa sii mpaka nebakii kiwangoo naitaini te lshampaa tanaa sii kiwango nakuu nilikii ninshee retetoo einia bai peeyolou nesaidia ninshee mpaka nokuu inia daa

kore to murua naingua nanuu naa kore anaa siai keikumoo ltunganaa loasitaa naa kore shi neikonii tonounii kuloo keek lojii lmuhogoo nobukokinii ninje nkaree mpakaa neakuu sapukin mpakaa nebakii nghamatai naturunii ninjee aanya kore shi nkataa kitok naa kore ltunganaa loturuu keyaa ninshee amir tanaa sii eitumiarii aitainyee nkurumua nayerie tanaa sii nayeriekii uji nopuo sii lkulie tunganaa amir netii sii lkulie loitoktokie neyerii nenyai etuu nejaa ewotoo tanaa sii eidongii neitainyekii nkurumua nayerii

kore mbai naitiship tanaa siai naa kore nguashee abakii tenee naa keataa ninshee afyaa aitibirakii naa kore shi nkuasheee keitumiarii ninshee nkataa kitok abakii anyaa nkataa pookin tonoturinii te lshampaa naa kore ninshee kelelek nturotoo tanaa unotoo ee nkuashee nemeyeu abakii duo ninshee nkataa kitok neisosionii nkataa eunoo nkaree apeny eyeu ninchee meitainii ninyee ndetiii mpakaa nkataa nakuu ninyee neyolounii noturunii ketii sii ltungana emir atum ropiyanii neatai sii lonyaa ake etuu nejaa neatai sii nkulie loidong metaa nkurumua neitumiariii ayerie ujii. Naa kore abaki nkuashee kesham ninyee seseni loltunganaa.

kore neikoni pootumi ana bai naa kore tene kore ana daa naunii keitushulii ana daa peitubuluni onkai daah siake natuwaa lpaeg naisaidia ninshe metaa medolii tanaa sii menya ldama oleng tanaa sii aikata pootum ninshe mpolea aitibiraki tana kuloo lpaeg

kore anaa bai naa manyor nanuu tankarakee kore alee nganayoi tanaa sii ana daa naunoo tenee naitodolitai tene naa kore te nghoji nangua nanuu tanaa sii te murua naingua naa meitoki nanyaa naa kore shi nkata kitok kore ndaa nanyai tanaa sii ndaa naunii te nghoji naingua nanuu naa kuna dakin akee nayeloi naaku kore te nghoji naingua nanuu kogol piitum ltungana lounuto alee nghanayoi teinie tanaa sii loturuto kulo nghanayo teinie nghoji tankarakee meitoki nayoloo naaku kore nanuu manyor anaa bai tankarakee mayoloo tanaa sii kore tenghoji naingua meunii ninyee duo sanasana

Kore nkolong nataasa ana sia naa nkolong kitook tana sii nkatitin abaki kumook. Naa kore shii, kore shii mbukaa tana sii sukuma naunoo keshaam ninyee neteini. Aah kore pee eteinii neisho ninyee nkulee beene. Tanaa sii nkiyaa naibuluu teneishoo ninchee space tana sii ng'oji noibulunye arakaa. Naa ore eunore e mbukaa keisaidia reshoo abaki ninyee tang'araki ore mbaata nkataa naa ee idim atamaa ninye, taana sii amiraki nkulee ltung'aa piitum ropiani.

Kore baaya nagira aasai tene naa loopeng' lchaamba loteita sipinaash ta lchaamba nau natubulutua. Kore ana siai naa kesipaat shii tengaraki kore piitei abaki piidung' spinaash nebuluu nkule kumook naaku naa keisaidia ninchee abuluu notuum afya supaat kila siku naaku kore sipinaash abaki nkaata kitook kore ake eiyeta nkaare nkitii naisaidia ninchee meetubuluu. Kelelek eunotoo enchee too ng'ojii abaki naara lchaan kitii tang'araki kekinii. Ore ake pee otum ninchee nkaare naitubulu ninchee kila siku naa keidim ninchee atubuluu era supaati oleng neshaam abaki nkoong'u.

Kore dupoto oonkulupuo supati, naidim neitubulu aaah enasia atibiraki tenaa sii enekitunguu atobiraki nitum sii enkare supat, oltunganak ooyiolo nkutubulunoto ena keni olchamaba, naa itum sii olchamba oidimu atubulu tene wueji. Keisupat naa ninye tenkaraki eyata ninye enkare. Nipik enkare kilasiku nintunsa nipik oldawa netisupat ninye tenaa sii looru ninye nemeisho ninye metama kulie owuarak lenkop kunyinyik tenaa sii, nirip ninche metaa metum sii nkulie swam aanya ninye ebuluta. Netumito enkare, netumito oldama aitobiraki neisosioni kila siku tenaa mnarr pooki nebol ninche kwen nesupatu.

Kore ngenoo tanaa sii mbaa nkiyeu pias ana siai naa piyata nkaree niata sii nkulipoo naasham aitubulu alee keni tanaa sii niata sii ltunganaa likisaidia aasiki alee kazii tankarakee keyeu neisosioni tamparii pookin niyaa sii mbolea supat nasham aitubulu tanaa sii naret nkata pooki motubuluu ninyee era supat notum sii ldawaa liwosh mpari pookin metaa menya lowarak kunini lenkop nemenyaa sii nkueny nirip ninshe aikenoo metaa sii tanaa metum sii nkulie suom atam tanaa aitaruo tanaa auroo nitum lkeek tanaa sii nkeek supati nurum airishayee ninshee tankarakee peemegila peemeper tenkopang Kore pias nenia pookin kobulu ninyee aitibiraki